Mok mokuongo ikae diere oro mondo kik otowni e puodho, mar ariyo ikane kama ng'ich to otuo seche duto, mar adek inyalo tiyo gi sti gi teko sitima kuom rito alworane obed mang'ich thi seche duto, mar ang'wen inyalo kane e dero mondo kik oyieyo ndete ndete saa asaya.

Japur kata jopur ruwo uwuoyo modwa tiyogo e loso muya ma itego e jikondewa e pacho kae. Mae muya mok chid alwora kaka muya moko mwa yudo kuonde moko mikunyo piny e lo, kendo muyani itiyogo e loso stima ma rang'iny ma malo ma nengone yot ma ng'at ang'ata nyalo tiyogo seche duto.

Mae chalo romb jodito kata jopuonj mag mbalariany miluongo ni Tharaka. Chalo ni giromo mondo giler re e weche moko motenore gi somb nyithindo e sikundgi no.

Mae jauso matin e bath yo ouso nyakalondo ka achiel gi ong'ue yamo matiyo gi teko mawuok kuom chieng',koro magi konyowa e rito aluorawa mondo kik aluora chid koluwore gi teko mar sitima mawuok e yore mopogore opogore.

Rarieda pacho e gweng'wa kama aeye pok naneno gima kama, kata kamano anyalo wachoni gini en od thieth ne nyithindo matindo, ahinya ahinya moko ma wuok kuonde ma ok ginyalo ahinya. Koro piny owacho ochwalo badgi mondo omigi kony mondo giyud thieth mapiyo piyo mondo tho mar nyithindo kik medre ahinya e pacho kae.

Ma romo mar jodito mag alwora manobag e chuny Narobi kae, koriwo jo Africa mangima, mondo kik Africa nenre ka gima oweye oko e yore mag dongruok kaachiel gi weche moko motenre gi rito alwora e piny mangima.

Chweyo osadhi kata adita dwaroni japuonjreni dhi e bungu, tong'o yiendegi obirogo, ibende ibet gi mari ichweyo to oneno. Inyise ni tim kama to otimo. Ok en gima inyalo puonjo ng'ato kinyiseni aya tim kama kama kama ahah, nyaka oneno kaka itimo to obende otimo.

Mokuongo tugoni en yor yuto ne jotugo gi, giyudo chiembgi ma tinende kendo anyuola gi yudo konyruok kuwuok kuom tugoni. Mar ariyo ne joneno ka an kama, tugoni miyowa mor kendo golowa e paro mang'eny. Mar adek kuo tugoni konyo e duoko piny e yore mag ang'enge, yore mag kwe e gwenge wa seche ma tugoni dhi nyime.

Mokuongo en hera, nyadendini dhi loko dak, odhi dak gi osiep chunye. Mar ariyo wuodwa ni oyudo apudho moro koro osiko mana kolamo mana ni piny ema tamre ru. Mar ariyo en nafas mar goyo abal e dho wadh nam chumbi kelo mor kendo golo paro maricho mang'eny manyalo kelo deruok e ngimawa.

Jo ajawa wacho ni tinde gin gihero thum ma igoyo sano, to imielo sano. Tiende niya, ok gidwar thumno ma jawer wer e kasede to jawerno nuoyo bang'e. Giwacho ni tinde, mano samoro lalo duond jathum makarecha maging'eyegocha .Omiyo gidwaro ma jathum wero sanosano, e mbele gi.

Tinde aneno ka ji monyalo ondiko jokwath, jakwadhni obiro pile ka pile, onyango togonyo dhok totero e aora chiemo tomodho, asto godhiambo todwokogi. Ka ndalo oro moseridh bando kata cham e puothe, to dhok iweyo aweya kwayo alanga, igonyogi gokinyi to gidhi e thim ,gikwayo to gidwogo kendgi godhiambo titweyogi, tinyiedhogi, miyang'o iyang'o to ngima dhi mbele maber, mayom.

Piny owacho mane otelne gi ker mane ose gwe tao jaduong' Uhuru Muigai Kenyatta, kendo aparo maber kaka ne jatend ODM omosre gi kerno mondo eka kwe obe obedie e Kenjwa kae kendo ngima odhi nyime, ohelni ogoyo okang' mopogore opogore. Kendo oparona mosruok mane otimre ekind ker masani William Ruto gi jatelono miluongo ni Raila odinga mondo eka ng'anyo ma saka saa norumo kendo nyithindwa oyudo tich kaka Mbadi oyudo tich e piny owacho.